Thĩna wa mbere arĩmi macemanagia naguo nĩ tũrĩa rĩme, arĩmi nĩmekoraga hatĩka-inĩ ya gũcemania na tũrĩa nĩme rĩrĩa marethera irio ciao thoko na thogora ũrĩa wagĩrĩire, na magekora atĩ ona mbeca iria tũrĩa nĩme twarĩya, onao ene matinahota kwamũkĩra mbeca ta icio, na matinacokia mahũthĩro makũrĩma irio icio ciao, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kwaga ũmenyo mwĩiganu wa ũrĩa thoko ĩhana, na ũrĩa thoko ĩrabatara irio ciao ihana, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũthũkangu wa barabara, rĩrĩa mũrĩmi arethera irio ciake thoko na mbei ĩrĩa yagĩrĩire, na kwamũnyaka mwega one, mĩumĩrĩrie-inĩ wa irio nĩ ũrĩyaga mbeca nyingĩ mũno makĩria, ona magekora atĩ kĩra maramũkĩra thutha mũtheri gĩtinacokia, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ indo gũkorwo cĩnyingĩ mũno thoko, atĩ ona gũtirĩ mũndũ mangĩona wa kũmagũrĩra irio na mbei ĩrĩa mangĩenda, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũngĩkorwo atĩ kwĩna irio nyingĩ mũno cirehetwo kuuma maburũri ma nanja igakĩihũra thoko, gũgagĩkorwo atĩ ona irio iria cĩna mũrĩmi kũu mũgũnda irarĩmwo i i iragũrwo na mbei ya gũte, mbei ĩtangĩmateithia.

Gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa gĩtũmĩte thirikari ya Kenya ĩhinyĩrĩrie atĩ no nginya mũkenya wothe amũkĩre njanjo ya COVID-19, nĩ kũgirĩrĩria ikuũ nyingĩ iria ciumanaga na mũrimũ ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe nĩ athecwo njanjo ĩyo na nĩgetha ahote kũhũrana na mũrimũ ũyũ rĩrĩa woka. Na ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩyanyihia ũtambia kana nĩyahukia ũtambia wa mũrimũ ũyũ na gĩkĩro kĩnene.

Mĩtitũ gũkũ bũrũrinĩ yoete gĩcunjĩ gĩa ikũmi na igĩrĩ harĩ igana, gũkũ mĩtitũ ĩkĩoya gĩcunjĩ kĩa inyanya turuma inyanya ithatũ, kũringana na maũmĩrĩra ma mwaka wa ngiri igĩrĩ na ĩkũmi inyanya. No ona gũkĩrĩ oro ũguo kwĩna kaũntĩ irĩa itongoretie harĩ gũkorwo kwĩ na mĩtĩ mingĩ, kaũntĩ ya mbere nĩ kaũntĩ ya Nyerĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ na inyanya gaturuma noti harĩ igana, ĩkarũmĩrĩrwo nĩ kaũntĩ ya Elgeyo Marakwet na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja gaturuma mũgwanja harĩ igana, kaũntĩ ya Lamu nayo ĩkamĩrũmĩrĩra na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ gaturuma kenda harĩ igana, kaũntĩ ya Baringo ĩkoya gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ na ithano gaturuma ĩmwe harĩ igana, kaũntĩ ya Kericho ĩkoya gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ na ithano gaturuma ĩmwe harĩ igana, kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga nayo, ĩkoya gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ gaturuma mũgwanja harĩ igana. Nayo kaũntĩ ya Tharaka Nithi, ĩkoya gĩcunjĩ gĩa ikũmi na kenda turuma inya, kaũntĩ ya Nyandarũa nayo ĩkoya gĩcunjĩ gĩa ikũmi na inyanya gaturuma inya harĩ igana nayo kaũntĩ ya Muranga ĩkoya gĩcunjĩ gĩa ikũmi na inyanya turuma ithatũ harĩ igana, nayo kaũntĩ ya Nandĩ ĩkoya gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ithathatũ turuma inyanya harĩ igana kĩa mĩtĩ gũkũ bũrũrinĩ.

Haha hena tũirĩtu tũtano twa thukuru ũmwe. Na tũirĩtu tũtũ tũikarĩte rungu rwa mũtĩ, na nĩkũroneka nĩ gĩthaa gĩa kũrĩa irio ciao cia mũthenya, tondũ mena o mũndũ o mũndũ thani yake ya irio. Na hena mũndũ ũramahũra mbica, tondũ nĩmarorete, na wamarora wega nĩ akenu, tondũ nĩmaratheka.

Haha hena mũtumia ũkuĩte mwana na ng'ong'o, na agacoka agakua manyeki ma kũgita nyũmba na mũtwe. Ingĩrora wega nĩndĩrona hena nyũmba ya mĩtĩ yakĩtwo hau mbere yake na ngwĩciria nĩyo arenda kũgita na manyeki macio.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ ndamenya nĩ arata mabangĩte thabarĩ ya gũthiĩ gwĩkenia kũraihu na mũciĩ, magathiĩ magetha handũ hahoreru, hena nyeki na hena kĩruru makaara macuka mao. Magacoka magabanga irio iria mendete mũno, matunda na magakua ndibei ya gwĩkenia.

Haha hena mũgũnda, na mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka ũhandĩtwo karati. No haha mwena-inĩ rĩ, hena andũ atatũ mekĩrĩte matonyo ma mbururu, magacoka magekĩra kobokobo cia ngirini, na nĩ maroneka marũgamĩte gacĩra-inĩ mwena-inĩ nĩ kũgetha, kana nĩ kũmunya maramunya karati.

Haha hena ciana na nĩ ironeka ciĩ kĩrathi, itukanĩte tũhĩĩ na tũirĩtu. Ciana ici cikarĩte mũgeka-inĩ thĩĩ, na oro mũndũ oro mũndũ ena tablet yake, na agacoka agekĩra indo cia gũthikĩrĩria matũ-inĩ, hena ũndũ mareka.

Mbica-inĩ ĩno hena ikĩngĩ cia thitima itambĩtie thitima kũndũ ngũrani, na nĩharoneka hena mabundi atatũ a thitima ikĩngĩ-inĩ icio igũrũ, na mekĩrĩte nguo ciao cia wĩra na tũkobia twao, na ngwĩciria nĩ gũthondeka marathondeka thitima.

Ũndũ wambere ndeciria rĩrĩa ndona ũũ nĩatĩ aya nĩ ethari ngũĩ, kana nĩ andũ mathamĩirio gũkũ nĩũndũ wa mbura ya munĩko ĩrĩa ĩgũmĩire gĩcigo gĩa kwao. Nyũmba ĩrĩa andũ aya maikarĩte ĩhana ta kĩrathi kogwo mĩhang’o ya gĩthomo mwena ũyũ nĩyambĩte kũrũgama kwa ihinda nginya rĩrĩa andũ aya makonerwo gwa gũikara. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩreciria nĩatĩ, aya andũ nĩ mahihinyanĩte mũno tondũ oro mũndũ arĩĩte karĩrĩ gake na bamĩrĩ yake, na bamĩrĩ ĩna andũ kuuma atatũ, na nokwo marĩ, maigĩte mĩtũngi yao , nokwo maigĩte itoo na nokwo mararugĩra.

Mũgũnda wakwa nĩ nĩmaga kahũa, na ndĩna itina magana matatũ cia kahũa. Na kwa ihinda rĩa mĩaka ikumi ndĩrenda gũkorwo ndĩna itina makĩria ma ngiri ĩmwe, kũu nĩ kuuga atĩ nĩ ngũkorwo nyongereire mũgũnda wa kahũa, na ingĩgatungata wega, kũu nĩ kuga nĩ ngakorwo ndĩ ũmwe wa andũ arĩa magakorwo makĩamũkĩra mbeca nyingĩ mũno kumana na ũrĩmi ũyũ wa kahũa. Mendekithia makwa nĩ kwamba gũhonia, nĩ kwamba kũhonia tĩri wakwa na njĩra ya kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩmerera nĩgwo nyihanyihie ũrũrũ wa tĩri. Ikinya rĩu rĩngĩ nĩ kũgũra kahũa mũthemba wa Rũirũ Eleven, kuma gwa ngirigaca, karĩ gakinyanĩirie ikĩro na karĩa kena hinya kana ũhoti wa gwĩtiria tũmĩrimũ. Nĩ ngũcoka njiarithanie kahũa karĩa ga tene getagwo Batieni gatuĩke Rũirũ, njoke ndĩgatungate wega nĩgwo kahe maciaro mega.

Ngĩruga ngũkũ nyambaga ngamĩcamüra, ndagĩka cia gũcamũra ciringanaga na nĩ ngũkũ mũthemba ũrĩkũ, angĩkorwo nĩ ngũkũ njororo njamũraga kwa ndagĩka nini, no kũngĩkorwo nĩ ngũkũ nyũmũ hanini, nĩ njamũraga kwa ndagĩka cigana ũna, nangatigĩra ngĩcamũra nĩ ndĩracamũra na njinja, ndarĩkia gũcamũra na maĩ mahũa, kana ndakera thubu, ĩngĩkorwo nĩ nĩ nyuma na thubu, ngakera ngacoka ngekĩra maguta, ndarĩkia gũĩkĩra maguta, maguta marĩkia kũhĩa, ngekĩra gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ kĩarĩkia kũhĩa, ngekĩra nyanya, ngekĩra hoho, ngekĩra ndania, ngacoka ngacikunĩka ciabe irigarigĩke, ciarigarigĩka ngacoka ngekĩra indo icio ingĩ ngwendaga gwĩkĩra, na ngacoka ngekĩra gathubu o kani, gagũtũma ngũkũ ndĩka ndĩkome mũno.

Mbica ĩno ndĩrona haha ĩronania mũtitũ. Na ona kũrĩ o mũtitũ, hena mũndũ wakĩte nyũmba yake haha hakuhĩ na mũtitũ. Nĩ airigĩire wega na thĩgĩngĩ na nĩ aroneka nĩaigĩte ngamĩra. Ngamĩra nĩ kũrĩa irarĩa mũtĩ wĩ haha nja wa mahuti, irarĩa mahuti marĩa me kũrĩa igũrũ biũ. Kwĩna ngamĩra ingĩ itarĩ haha kĩmũtĩ-inĩ, kĩmũtĩ-inĩ gĩkĩ, ciĩ kũũrĩa nĩ kwĩyethera ireyethera mahuti, na kwĩna andũ maracirora.

Kũringana na mbica ĩno, gũkũ nĩ thibitarĩ, tondũ nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ. Na hena mũtumia ũrehete kana gake gũkũ thibitarĩ-inĩ, na ndagĩtarĩ nĩ kũmatungata aramatungata, na oho hena kĩndũ arathikĩrĩria gĩthũri-inĩ kĩa mwana. Na ngwĩciria motungata marĩa maramũkĩra gũkũ nĩ mega tondũ mũtumia ũyũ nĩ mũkenu.

Ũndũ wambere ndĩciragia kana menyaga rĩrĩa ndona ũũ, nĩ atĩ barabara ĩno ĩĩ haha hakuhĩ ĩna ngari nyingĩ, tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩaka handũ ha gũthambĩria ngari hatarĩ na ngari cia gũthambia. Ũndũ ũcio ũngĩ, kũu nĩ kuuga handũ haha nĩhakũrĩte mũno mũno makĩria.

Mbica ĩno ĩ haha, ĩronania mwana na baba wao magĩthamba magego marũgamĩte gĩcicio-inĩ, na ndarora wega nĩ ndĩrona atĩ mũthuri ũyũ nĩ kwonia aronia mwarĩ ũrĩa magego mathambagio.

Niĩ ndĩ ta mũrĩmi, matanya makwa manene nĩ kwaramia ũrĩmi wakwa nginya ũrĩmi wa mahiũ. Kwa ndagĩka ĩno, ndĩrarĩma mĩmera na ndionete ĩkĩndwara ũũru. No itanya rĩakwa nĩ kwongerera mũgũnda, nĩgwo nĩme nginya mahiũ. Ũrĩmi ũyũ wagacĩra, ngarĩhagia andũ na ikundi magoka monanio gwakwa mũgũnda na gũtikagage kindũ oro na kĩ.

Kũringana na woni wakwa, andũ aya othe nĩ raini maarĩte, metereire kũingĩra wabici. Na oro mũndũ oro mũndũ nĩakuĩte bahaca yake, ngwĩciria nĩ wĩra maroria.

Kũringana na mbica ĩno, haha hena mũtumia ũrahũra nguo na ena iraĩ nyingĩ mũno makĩria. Haha mwena-inĩ wa nyũmba yake nĩakunĩkanĩirie iraĩ ithathatũ, na ngwĩciria ikunĩkanĩirie maaĩ matheru matikagĩe gĩko. Iraĩ ici ingĩ hena kĩraĩ kĩrĩa kĩna maaĩ ma kũhũrĩra, haha arahũrĩra na hena iraĩ ingĩ ciĩna maaĩ matheru ma gũkamũra, na hena mũcuba wa down .

Mbica-inĩ nĩa ndĩrona haha, ndĩrona andũ makuĩtwo nĩ mbarathi mũtitu-inĩ, na ũndũ ũrĩa ũngenagia haha nĩ gũkuo nĩ mbarathi tondũ nĩ ĩgũtwaraga ũrĩa ũrenda, wenda ihenya ĩgagũteng'eria, wenda kahora ĩgagũtwara kahora. Undũ ũcio ũngĩ nyendete nĩ kũgerera kũndũ kwĩna mĩtĩ na nyeki tondũ nĩ kũhoreragia meciria.

Ĩno nĩ macini ya gũtũrĩkia tũcui. Nĩgetha wambĩrĩrie wĩra ũyũ ũrabatara macini ĩno yo nene, nĩ ũrabatara ũrugarĩ wa thitima ũtekũhora na nĩ ũrabatara matumbĩ. Hatikoragwo na wĩra mũnene, aca. Ũrabatara tu, o ũhote kũhũthĩra macini ĩno kuongerera kana kũnyihia ũrugarĩ. Na njĩra nguhĩ kũiga ũrugarĩ ũrĩa waagĩrĩire na nĩgetha matumbĩ macio matũrĩke ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ matumbĩ maku gũtirĩ hĩndĩ mekũhorerwo. Koguo nĩ wega ũkorwo wĩbangĩte wega. Ona okorwo wĩna thitima ũkorwo na solar kana ũkorwo na rĩngĩ generator ĩngĩgũteithĩrĩria. Atĩ thitima cingĩhora, matumbĩ maku matikũhorerwo no megũthiĩ nambere na gũtũrĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũngĩkorwo ũkorwo na handũ ha kũiga tũcui twaku. Na angĩkorwo ĩno nĩ biacara, ũtigĩrĩre atĩ mwene nĩ ekũgĩra tũcui twaku mũthenya oro ũcio tũkũrĩkia gũtũrĩkio, rĩngĩ thutha wa thikũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe. Na nĩgetha wĩthemane na hathara ya kwambia kũhe tũcui tũtarĩ twaku irio.

Kũringana na mbica ĩno, haha hena mũtumia, na ndaikia maitho wega nĩ ndĩrona e mũciĩ. Wĩra ũrĩa araruta thaa ici arathambĩria indo mũberethi-inĩ, na nĩ thani arathambia. Hena maaĩ ahingũrĩire na hena gathambia arahaka thabuni.

Kũringana na mbica ĩno, haha nĩ ndĩrona athuri erĩ. Hena mũthuri ũmwe ũgucĩtie mkokoteni. Na ndaikia maitho nĩ ndĩrona mkokoteni ũyũ-rĩ, ũkuĩte indo nyingĩ gũkua. Ũkuĩte marigũ na kũũrĩa igũrũ wa marigũ-rĩ nĩ kwohereirwo ngũnia ĩngĩ na ngwĩciria, na ndĩrona ta ĩrĩ ona marigũ. Na mũthuri ũyũ ũgucĩtie mkokoteni nĩ kũrũgama arũgamĩte, e magũrũ matheri na athithinĩte gũthithina. Nake mũthuri ũyũ ũngĩ matwaranĩte nake aroneka tarĩ we mwene mũrigo. We nĩ mũtheru nena iratũ, na aumagarĩtie mũthuuri ũyũ ũngĩ wa mkokoteni nĩgetha amũkinyĩrie mũrigo harĩa arenda mũrigo wake ũkinye.

Rĩrĩa ndona ũũ, nĩ menyaga nĩ andũ marathiĩ thabarĩ na ndege. Na kũringana na mbica ĩno, andũ na mĩrigo yao nĩ marĩkĩtie gũthũrimwo, na makahĩtũkio rĩu no maingĩre ndege. Na tondũ mathaa mao ma kwĩngĩra ndege nĩ makinyu, rĩu nĩ gũthiĩ mathiĩte kũingĩra ndege.

Mũndũ ũyũ ndĩrona mbica-inĩ ĩno-rĩ, etagwo Yvonne Okwara. Na nĩ mwandĩki wa , nĩ mwandĩki na mũthomi wa mohoro kambuni-inĩ ya royal media. Na maya nĩmo mabata ma andĩki a mohoro. Ũndũ wa mbere, andĩki a mohoro nĩ ahuhi a coro rĩrĩa kwĩna maũndũ matarathiĩ wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩmatuĩkaga mũgambo kũrĩ arĩa matarĩ mũgambo na njĩra ya kũũria ciũria iria andũ maretigĩra kũũria. Ũndũ ũcio ũngĩ, andĩki a mohoro nĩ mamathaga mohoro na makamenyithia andũ ũrĩa bũrũri ũregariũra. Ũndũ ũcio ũngĩ andĩki ma, a mohoro mekaga nĩ maa, nĩ mataũraga, nĩ mataũragĩra akenya maũndũ marĩa marata, matarataũkwo. Na mũthia andĩki a mohoro nĩ mamũrĩkaga thirikari, na magatigĩrĩra nĩyatarĩria mũingĩ ũrĩa ũmathurĩte maũndũ marĩa mamekĩire.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ndamenya ĩno nĩ thukuru. Nĩ university ĩmwe ya iria ciĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nao aya me mbica-inĩ ĩno, nĩ arutwo a university, na kwĩna kĩndũ marathoma kana kwĩna kĩndũ mararora laptop -inĩ.

Mũndũ ũyũ wĩ mbica-inĩ ĩnoi nĩ mũini gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na etagwo Mercy Masika, na ainaga nyĩmbo cia Ngai. Bata wa aini nĩ ũyũ. Aini nĩ mahunjagia kũhĩtũkĩra nyĩmbo, aini nĩ mahũthĩkaga gũkinyia ndũmĩrĩri ya Ngai. Aini nĩ makoragwo na ũhoti wa gũtunga nyĩmbo cia kwambararia roho wa mũndũ rĩrĩa arĩ thĩ. Nyĩmbo nĩ cihoreragia mũndũ na ikamũmĩrĩria. Nyĩmbo nĩ iho, nĩ irehaga gĩkeno, nyĩmbo iria itungagwo nĩ aini nĩ irehaga andũ hamwe. Nyĩmbo, aini nĩ matungaga nyĩmbo kũringana na mambũra na ũguo andũ makaga kũhũrĩka marĩ o kũrĩa marĩ. Aini nĩ mahũthagĩrwo nĩ ateti kwendia cioneki ciao.

Kũringana na mbica ĩno, gũkũ nĩ thibitarĩ, na haha gatagatĩ, nĩ haroneka hena mũndũ ũkometio ho, hena mwĩrĩ ũkometio ho, na ngwĩciria nĩ mwĩrĩ wetereire gũthũrimwo, ũrorwo nĩkĩĩ kĩroragire mũndũ ũyũ, kana nĩkĩĩ kĩrarĩ kĩũru nake.

Kũringana na mbica ĩno, hena andũ maikarĩte rungu rwa mũtĩ. Na ndamarora wega nĩ ndĩrona hena mũtumia ũrehete kana gake karigitwo, na hena ndagĩtarĩ ũrathikĩrĩria gĩthũri kia mwana ũrĩa kĩrathiĩ nambere. Ndarora wega nĩndĩrona aya nĩta mandagĩtarĩ marĩa mathiaga matũũra-inĩ kũrigita andũ, na thuutha wao hena andũ angĩ maramũkĩra ũrigiti.

Niĩ nongoreirie mĩmera ya mĩeri ĩtatũ. Gĩtũmi gĩa gũcagũra mĩmera ĩno, nĩ atĩ nĩ ĩthondekaga mbeca cia naihenya tondũ mĩmera ĩno ĩciaraga indo iria ihũthĩkaga oro mũthenya oro mũthenya oro mũthenya. Indo ta nyanya, gĩtũngũrũ, mĩciri, indo ta icio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ ikũraga naihenya atĩ mĩeri ĩrĩ ĩtatũ ĩkiuga ĩkinye, nĩ wambĩtie kwendia indo ciaku na kwa ihinda na no ũhote gũkorwo ũkĩendia indo ciaku kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ, o ũkĩendagia, oro ũkĩendagia. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ no ũhote gwĩbanga, wĩtheme na hathara ĩrĩa yumanaga na ũcenjia wa rĩera, mbura nene, kana riũa rĩnene, rĩrĩa rĩngĩthũkia indo ciaku. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ indo cia mĩeri ĩtatũ itihũthagĩra mbeca nyingĩ, tondũ o ũrĩa mĩmera ĩraikara mũgũnda noguo ĩhũthagĩra mbeca nyingĩ. No ĩno ya mĩeri ĩtatũ, ũkũmĩtumberia oro hanini na tubeca tũnini, ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno mũgũnda-inĩ waku.

Kũringana na mbica-ino haha hena kana gaikarĩte gĩthaku-inĩ kĩa nyũmba, na ndakarora wega nĩ ndĩrona kana gaka gatirĩ na mwĩrĩ mwega. Tondũ kena maciringi makai merĩ, mũtwe wake nĩũroneka wĩna magata, na mwĩrĩ wako nĩũroneka wĩna thundo nyingĩ mũno hunyũkĩrĩru. No ona gũkĩrĩ o ũguo hena ndagĩtarĩ ũramũtheca cindano guoko na ngagĩciria atĩ aya nĩ mandagĩtarĩ arĩa morũraga matũra-inĩ makĩheaga ciana njanjo cia mũrimũ ũrĩa umĩrĩte hĩndĩ ĩo.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ gũkũ nĩ thibitarĩ, na to thibitarĩ, nĩ mwena wa arũaru arĩa mokaga gũkoma thibitarĩ, tondũ hena itanda njare wega, na hena itoo cia gwĩkĩra gĩko mũrũaru arĩkia kũhurwo, kana arĩkia gũthondekwo ona kana tũnyamũ twa ndawa harĩa tũngĩikio.

Kũringana na mbica ĩno, haha hena mũtumia ũikarĩire iratũ ciake anyitĩte kaana na nĩ aroneka nĩ gũkongithia arakongithia, na nĩ aroneka nĩ mwĩthari ngũĩ. Gĩtũmi, rũthingo rũrĩa etiranĩtie narwo rwĩna rũri, rwa rũhonge rũrĩa rũhonokagia andũ, kuma kwĩ mbara kana kuma kwĩ maũndũ marĩa mamagũmĩire mũno makĩria.

Kũringana na mbica ĩn,, haha hena andũ atatũ na me thĩiniĩ wa kĩrathi, tondũ nĩ kũroneka metha na itĩ nĩ cia thukuru. Andũ aya atatũ, hena mũtumia ũnyitĩte kaana gake na kaana gake karahana tarĩ kũrigitwo kararigitwo, tondũ ũrĩa, ũrĩa ũrathondeka kana gake, ena kĩndũ ekĩrĩte matũ na arathikĩrĩria gĩthũri gĩake. Na hena ndawa aigĩrĩire hau metha igũrũ.